Ma endi en ratil mipimo godo majan opimo kido mar majan mochiko kuro kendo majan mok ochiko kuro. Oketo gi e kidieny ariyo mopogore achiel oketo tenge to machielo oketo kende, kendo ipimo gi ka gin e ndhadhu kendo gichopo okang' midwaro kae idok ter gi e chiro mar mondo mi usgi

Tijni dwaro ojusi mang'eny kod somo malach. Odwaro gige mag tich mag pimo, kendo gigo madwarire e ranginy mopogore opogore. E kidieny mokwongo odwaro gigo minyalo pimgo bor kendo mago manyiso adiera lach mar ndara kata lach mar puodho, kowuok okang' machielo nyaka okang moro. Kaeto odwaro ng'ato mani gi tiegruok kata somo malach e kido kata e kidieny mar pimo nogo no.

Mondo mi ipuonj ng'ato tijni nyako bed ng'ano ma nigi yot mar winjo kendo ng'ano ma bolore kendo moyie somo. Mokwongo, nyaka ochiw thuolo mar yie mondo mi opuonje tijni, aeto obed ng'ama nigi kinda . Tijni ipuonji kaachiel kochakre e moro gari, riembo gari nyaka chieng ng'ato chop e migawo monyalo bedo jariembo mariembo kuma jii ng'enye kata kuma nyamburko mang'eny nitiere.

Tijni opogore gi tije mamoko nikech en tich mokuongo maok chwer luya, kendo odwaro ni ng'ato obed gi somo, kod ng'eyo matin, bang'e onyalo timo tijni. En gi ber mogindho nikech onyalo kelo ni ngato omenda, mana kare mar bet kata kare mar jot mana kaok obedo gi.

Omiyo ng'ato bedo gomenda komiye kod jogo mobedo kolendo ne gi kendo oyawo paro kata oyawo lach mar migawo ma ng'ato tiyo godo. Onyalo keto ne ng'ato yuto e yooo mopogore opogore komiye omenda madonjone e kirope aching' kata, onyalo yudo thuolo mondo mi oriwre kata otii gi jogo ma osebedo kotimo ne gi lendo kata yango wach gi no.

Ma en thuolo ma piny owacho okelo ne jopiny mayot mar timo gigo duto ma odwaro e lwete kuma obete, ka otiyo mana gi gino mani machiegni kode. Oketo weche duto mane jii wuotho ne gi kadhi mabor obedo machiegni kakak loso weche lowo, kata ka ng'ato dwaro gigo monego oyudi e apis sirikal moramora, onyalo yude machiegni kode ma ok odhi mabor kata ma ok owuotho. Gini oseketo tije duto manitiyo e weche sirikal obedo mayot kendo okel machiegni ahinya gi ng'ato kod ngato ma onyalo time kumoramora e lwete kuma entie ma ok okawo kinde kata, wuotho ka odhi kamoro mondo mi omany tich kata mondo mi eka tim ne tijno.

Gima dwarore maduong' en ong'we yamo. Kain go ong'we yamo inyalo timo gi to kar keno ma ikene kata mani machiegni kodi mana e ong'we yamo mani e lweti. Omiyo ng'ato thuolo mar kawo ohala kata mar keto omwom, kata mar oro omwom ne ng'ato mani machiegni kata mani mabor kata jogo mani e pinje maoko . Oketo oro omwom bedo mayot kata mapiyo ahinya ma ng'ato ok owuok kuma entie kodhi ir ng'at modwa oro ne omwom no .

En kinde mar yawo kar keno. Mondo mi ng'ato oyaw kar keno mokwongo, owinjore gi jogo modwa keno go, chike kod gigo magayogi kendo machikogi kendo ma puonjogi kaka gikeno. Bang'e okawo thuolo mondo mi ong'e ka omwom kata omenda modwaro kano gi jokeno kendo giwinjore kuom kinde to gi nengo mabiro bet bang' kinde ma okeno kanyo. Yierruok manie kindgi biro nyiso omenda kata omwom mobiro yudo bang' kinde ma giwinjore go no.

Ma tudruok manie kind pinje kowuok e piny mar achiel nyaka piny machielo. Onyiso tudruok eweche mag ohala, weche mag yore kod weche mag dongruok kowuok e piny moro nyaka piny machielo.

Pinyni nigi nengo nikech jii mang'eny dwaro jiwo dendgi kendo, rawere kata jogo madongo madwaro dwoko dendgi piny yudo thuolo mondo mi odonj e tijni . Kamano umbe lach kendo jii duto kawo thuolo kendo gombo mar riwruok e tijni

Mondo ng'ato ochak tiyo tijni nyaka obed gi lony. Lony nyalo bedo e okang' mar tiegruok kopogore e migao ma opogore opogore. Bang'e obed gi gi gigo mag tich mobiro timogo tijno.